Kit nokere en ireyu ko simoit ako simoit kotinye tuguk chekororon simoit kora ko tinye tuguk chekororon ak cheyachen en komosta age so simoit ni kora kokikotoretech kitoret biik chechang simoit ni. Kokikotoretech kenai chametabgee nebo biik kergee ngo mii chii eleloo ak tupchenyin ko noe kole mii kounee tupchoni nyinet kobun simoit nitet ako simoit niton kora kotinye tuguk cheyachen kwanza en lagok chon kamach koeechekitu kole, boisien simoit ni en oret nemakararan. Boisien koyaen tuguk chemochomdotin akot en serkali. Ko kit nomoche amwochi lagok chuton ih amoche olenji kii kokararan ngeboisien en oret nenyolu, amoche oboisien en oret nenyolu kowendii kotesetai emenyon komie

Kit nokere en ireyu ko miwek ako miwek chuton ko miwek chon tenden miwek chon kichoben sukaruk, okere kora chito nemiten barakiat en terekta nebongoni miwek chuton, okere kabisa korurukyin terekta ni moche koib koba sibakeng'aa asikobit kobit sukaruk. Agere kabisa ole chang kabisa miwek chu kor kakibakeng'aa inei kobitu sukaruk chechang chemuch ot kokon tuguk chekororon, bitu rapisiek kor kakialda sukaruk ako miwek chuton kora kechoben tuguk alak chechang.

Amuche aaror kit netesetaa en yuu netaa okere biik somok ako bichutet ko echen oenge ko lakwet agenge. Bichutet kora okere kalach katatgee ak lesoisiek cheboru kole masaek icheket. Okere kora chii agenge neiberuri lakwet amun ih konde eunyin metit ab lakwani. Okere kora bichutet ole boiboi kotok kole koberure lakwani sikobit koyaak tuguk chemiachen en ngoetu lakwaniton. En taban kora agere ortinwek uon yomyotin ak ketik chechang

En Yu komainik chekakiruruch chechang Manik kab kipka AK chonigon olekichoptoi Manik chuton ko yanimae ichop Chito en gaa ichemshani en bek chebelebik dakikoshek Taman AK mut ayikariyo en bek chugandet dakikoshek Taman AK mut iswe kot ko kakorur ako yekaru any isitu AK sanit matkokaitititun akityon ibony akiste belelenik chik akityon ipchei kwenet ,inde chumbik Akiyam